Njĩra ĩrĩa njega mũno ya gũitĩrĩria mbembe maaĩ, nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ndoo ĩrĩa ĩna tũrima tũnini nĩgetha maaĩ macio matikaume na njĩra nene ũndũ megũthũkia mĩri ya mbembe icio. No mbembe ĩyo ya kũrakũra ya neneha nĩ wega gũitĩrĩria maaĩ ũkĩhũthĩra maaĩ marĩa maminjũkaga kuma na igũrũ nĩ tondũ mbembe ĩyo nĩ kũnyua maaĩ ĩkĩhũthĩra mahuti mayo kana mathangũ mayo. Koguo mbembe kũringana na ũrĩa ĩigana niguo mũndũ ahotaga kũmenya ũrĩa agĩrĩirwo kũmeĩtĩrĩria maaĩ ge kanini hũthĩra ndoo na ya neneha ũhũthĩre mbombo ĩrĩa ĩkũminjia maaĩ kuma nagũkũ igũrũ kana mũberethi ũrĩa ũminjũkagia maaĩ kuma na igũrũ.

Mũrĩmi mũnini nĩ aremagwo nĩ kũhũthĩra mũtambo ũcio tondũ gwĩkĩra mũtambo ũcio nĩ ũkoragwo wĩna thogora wĩ igũrũ mũno na nĩ ũbataraga teknolojia ĩrĩa ĩ igũrũ mũno. Ningĩ mũtambo ũcio ũbataraga maaĩ maingĩ na mũrĩmi mũnini maita maingĩ nĩ akoragwo atarĩ na ũhoti wa gũkorwo na maaĩ macio maingĩ ma kũhũthĩrwo nĩ mũtambo ũcio.

Thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa nĩ ngoragwo nyenjeta marima marĩa mandeithagia Kũiga maaĩ, nĩgetha makahũthĩka hindĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura. Ningĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa nĩĩ ngoragwo na matangi marĩa ngoragwo njakĩte nĩgetha makahota kũgetha maaĩ na maaĩ macio nĩmo njokaga kũhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo kũrĩ na riũwa. Ningĩ no kũrĩ na mĩmera ĩkou ĩrĩa ngoragwo njigĩte kou ta marigũ nĩgetha ĩkorwo ĩkĩnyitĩrĩra maaĩ na nĩgetha hindĩ ĩrĩa kwagĩa riũwa ngamĩtinangia ĩgakorwo kou thĩ ĩkĩiga ũhehu wa maaĩ.

Nĩngoragwo nyenjete mĩtaro, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyitĩrĩra maĩ nĩgetha matikae kwaraha, maĩ magatonya thĩ-inĩ wa mĩtaro ĩyo, ningĩ no ngoragwo handĩte mĩtĩ, na ngahanda mahuti mangĩ marĩa mekũnyitĩrĩra maĩ nĩgetha gũtikae gũkorwo kũrĩ na mwaraho wa maĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda wakwa. Ningĩ hau noho hotete gũkorwo ngĩgetha maĩ mau, na ngamekĩra thĩ-inĩ wa matangi, nĩgetha matige kwaraha thĩ-inĩ wa mũgũnda wakwa.